Picha ni ka ang'iye maber to aneno jok ma obet mos kendo ka gichoko paro, ka gipamo lwetgi, ma chalo gima ng'ato omiyogi wach maber ma nyalo konyo e paro ma gibirogo ma gitemo loso kama gibetie ka ni. Kendo aneno ka giyweyo kod pii mar modho, kendo gin gi buge magikawogodo weche gi kalam. Kendo gin gi gima giwuoyogo mana kama gibete kaa ni ka gichoko paro kaka ginyalo loso weche manyalo konyo jopiny.